Rĩrĩa ndĩrarĩma ngĩhũthĩra macini harĩ mathĩna ngũrani ngũrani ngeragĩra, wambere ĩngĩkorwo nĩ macini nĩ ya thitima nĩ ũkoraga kũngĩkorwo gũtarĩ na thitima ũkoraga macini ĩyo ndĩngĩhota kũhũthĩka na rĩngĩ ĩkorwo kwanyu thitima ndĩkinyĩte ũkoraga rĩmwe na rĩmwe nĩũraremwo nĩ kũhũthĩra macini ĩyo, oho mbirũ ya thitima nĩĩhaicaga mũno rĩrĩa ũkũhũthĩra macini ũkĩrĩma, oho rĩrĩa mũndũ arahũthĩra macini ĩrĩa ĩrahũthĩra maguta ũkoraga ngarama ya maguta macio nĩ nene mũno na rĩmwe no ũremwo kũmarĩha kwoguo ũrĩmi wa macini nĩ mwega no nĩũrĩ mathĩna ngũrani ngũrani.

Wa mbere ũndũ ũyũ wa kũreherwo mĩrigo ,kana kũgũra mĩrigo, ũkĩhũthĩra rũrenda nĩ ũkoragwo ũnyihĩtie mũno ngarama. Tondũ wa mbere, ũkoraga atĩ mũndũ ũcio ndarabatara gũthiĩ ndũka-inĩ ĩyo nĩgetha ahote kũgũra indo iria arabatara, oho nĩ ũkoraga, nĩ ĩrakũhonokeria mahinda magũthiĩ ndũka ĩo nginya harĩa ũngĩkorwo ũrĩ. Oho ũkoraga okorwo nĩ mũndũ wĩ wabici-inĩ ndaũma na mathaa magũthiĩ raji no etie irio kana kĩrĩa agũbataraga nĩgetha ahote kũrĩra wabici-inĩ. Ũndũ ũyũ nĩ ũtũ teithĩrĩrie mũno, tondũ ona nĩ ũtũmĩte andũ aingĩ na andũ aingĩ ethĩ magĩĩ mawĩra.

Ĩno, nĩronekana ni nduka ya supermarket, na ĩna indo ngũrani ngũrani. Wa mbere nĩtũrona maĩ, maĩ nĩmateithagia mũndũ mũno, no ũhote kũmanyua rĩrĩa anyota, na maĩ nĩmateithagia mũno rĩrĩa irio cigũthĩika nda-inĩ. O ho nĩtũrona indo ingĩ ta conda, conda ĩkoragwo ĩrĩ nyamũ yendetwo mũno nĩ ciana ya kũnyuo, na nĩ na nĩ andũ aingĩ nĩmamĩkenagĩrĩra rĩrĩa makwenda gwĩcanjamũra, kana rĩrĩa andũ mahurũkĩte, no mahote kũnyua. O ho nĩtũrona matu, matunda ngũra ngũrani ngũrani ta apple. Apple nĩiteithagĩrĩria mũno, tondũ nĩĩheaga mĩre mĩrĩ itũ vitamin. O ho nĩtũrano indo indo ingĩ ta mboga, hoho, ngonjeti, indo ici nĩciteithagĩrĩrĩa mĩrĩ mũno, na nĩiteithagĩrĩria gwaka mĩri.

Ũyũ etagwo dj, ũrĩa andũ aingĩ tũmũwĩ na wĩra wake nĩ gũtukania nyĩmbo hĩndĩ ya magongona matiganĩte rĩngĩ nĩ ũhiki, rĩngĩ nĩ hĩndĩ ya mũndũ kũhumbwo thũmbĩ kana graduation, kana mũthenya wa mũndũ wa gũciarwo. Oho nĩtuonaga andũ aya ũngĩgakinya gũtuĩka dj nĩ harĩ thukuru iria mũndũ abatie gũkorwo athiĩte nĩgetha ahote kũmenya kũhũthĩra macini ici. Maita maingĩ ũkoraga macini ici cirahũthĩra thitima na mũndũ ũyũ no mũhaka akorwo na kompiuta, ĩrĩa arĩkĩraga nyĩmbo cia gũtukania. Oho andũ aya rĩmwe na rĩmwe nĩtũmakoraga thĩiniĩ wa irabu, maita maingĩ makoragwo thĩiniĩ wa irabu tondũ irabuinĩ nĩkuo andũ mathiyaga gwĩkenia hĩndi ĩrĩa mate mawĩra-inĩ.

Haha, nĩ andũ maronekana tamegũthakaga mũthako wa mũbira wa magũrũ, kana ũrĩa tũĩ na football Haha nĩtũrona aya nĩ andũ a timũ ĩmwe, tondũ nĩmekĩrĩte nguo cihanaine. Oho, nĩ ĩronekana ta ũyũ wĩthĩ arĩ kũgwa agũa na ahota gwĩtihia rĩngĩ agĩteng'erera mũbira. Mũndũ ũyũ menake nĩ aronekana ta aramũmĩrĩria na kũmwĩra eterere madagĩtarĩ arĩa mamathondekaga mahote gũka. Mũbira wa magũrũ nĩ ũrĩ mathĩna ngũrani ngũrani, tondũ rĩrĩa mũthaki arĩ kĩharo, no ahĩtanie kũgũa na aringwo ũru.

Rĩrĩa makambuni kana mabengi mabanga mũthenya ũrĩa andũ mangĩũka na mahote gũcemania nao, na mamorie ciũria, nĩũrĩ bata mũno, tondũ thĩinĩ wa rũrĩrĩ andũ nĩmabataraga marũni ma indo mwanyamwanya. Mũndũ no oye rũni hihi ahote kwararamia biacara yake, ona kana nginya kĩrĩmo ũrĩmi wake, kana rĩngĩ no agũre ngũnya mahiũ ta ngombe na mbũri, ahote kwamba kũrima. Rĩngĩ mũndũ no oye rũni rwa gũthomithia ciana ciake na rũni rũu arũrĩhage kahorakahora. Rĩrĩa mabengi ta Equity yoka matũrainĩ, nĩmatithagĩrĩria andũ mũno, tondũ nĩmahotaga kũmatara na njĩra iria njega, cia kũigithia mbeca ciao bengiinĩ kana cia kuoya marĩu marũni. Ũndũ ũyũ nĩũteithagĩrĩrĩa mũno, tondũ, ti andũ aingĩ akũrũ mahotaga gũthĩi nginya mabenginĩ macio, na rĩrĩa bengi wakuhĩrĩria, kana warehe andũ ao thĩini wa itũra, nĩukoraga andũ acio akũrũ nĩ mateithĩka.

Waru iria cikĩtio thĩinĩ wa maguta nĩ ndĩcirĩaga ona gũtuĩka ndĩcirĩaga ũguo mũno, wa mbere waru ici nĩ cikoragwo ciĩna maguta maingĩ mũno o hamwe na nyamũ ĩno ĩgwĩtwo burger nĩ ikoragwo rĩmwe na nyama nyingĩ itakoragwo na nyeni na rĩmwe ũkoraga rĩrĩa ũrarĩa irio ici, citikoragwo cirĩ irio nginyanĩru na citingĩhota gũteithia mwĩrĩ waku mũno na kĩrĩa ciĩkaga no gũtiga maguta maingĩ. Irio ici rĩrĩa mũndũ areciria nĩ ibataraga o hĩndĩ ĩrĩa arekenia kana arecokeria ngatho nĩ ũndũ wa gwĩka kaũndũ fulani no tigũcirĩaga o hingo o hingo

Rĩa mbere rĩrĩa ndahũthĩrire macini ĩno ya kuoya irore, wambere ndiamenyaga ũrĩa mũndũ abatiĩ kũigĩrĩa ciara ciake na nĩ ndathĩnĩkire mũno. Oho ndiamenaga nĩ ciara irĩkũ mũndũ abatie kũigĩrĩra no nĩ ndahotire gũteithĩrĩrio nĩ mũirĩtu ũrĩa wanjoyaga irore. Akĩnyonia ũrĩa mũndũ aigagĩrĩra ciara ciake thĩinĩ wa macini ĩno na kwa ihinda rĩigana atia. Oho nĩ anyonirie ciara iria mũndũ abatie kũigĩrĩra na mũndũ aigagĩrĩra ciara iria ũramenya arama ciaku ndũtemangĩtwo mũno, na arama ciaku cia moko cirĩ oho.

Aya nĩ aruti wĩra a kĩganda burani, tondũ wa mbere ũngĩmarora nĩ maroneka nĩmekĩrĩte yunibomu. Haha nĩtũrona nĩ aruti a wĩra akĩganda kĩa Farmers Choice. Farmers Choice nĩ gĩkundi kana nĩ kĩganda kĩrĩa gĩthondekaga thothĩji o hamwe na nyama cia gũthĩyo. Rĩrĩa ũkuona ũyũ tokorwo tũtue nĩ wĩra handũ marathiĩ, kana marathiĩ kwendia nyama iria mathondekaga. Oho kana ĩkorwo nĩ mũthenya ũrĩa maheagwo wa aruti a wĩra wa gũthiĩ gwĩkenia marĩhĩirwo nĩ kambuni ĩrĩa marutaga wĩra

Ĩĩ nĩ harĩ bata, rĩrĩa mũndũ arũara maitho agathiĩ agathondekwo na akaheo ndawa. Oho, rĩrĩa mũndũ athiĩ thibitarĩ na aheo ndawa cia handũ hothe ta maitho, nĩ ũbatiĩ ũigĩrĩrĩke na wĩkĩrage ndawa ĩo kũringana na ũrĩa ndagĩtarĩ akwĩra nĩgetha ũhote kũhona. Haha nĩtũrona he na mũciari ũrekĩra mwana wake ndawa thĩiniĩ wa maitho. Nĩ harĩ bata mũciari kũmenyerera mwana wake rĩrĩa arĩ mũrũaru na agĩkorwo ena ndawa abatiĩ gwĩkĩra handũ kana nginya kũmeria, nĩ abatiĩ aigĩrĩrĩke ta mũciari nĩ getha atigĩrĩre mwana wake nĩ anyua ndawa icio kana nĩ ekĩra ndawa icio nĩ getha ahote kũhona na ndakagĩe na mĩrĩmũ ĩngĩ.

Rĩrĩa mũndũ akũhũthĩra macini kũgetha kana kũhanda irio nĩ ĩmũhonokagĩria mahinda mũno tondũ wa mbere ĩ korwo nĩ mũgũnda mũnene arahandaga ũkoraga macini ĩyo nĩkũhota gũkũhandĩra ona kana gũkũgethera ũkoraga nĩrakũnyihĩria mathaa ma wĩra marĩa ũngĩaruta, oho wĩra ũcio andũ arĩa ũngĩandĩka ũkoraga macini ĩyo nĩyakũhonokeria mbeca tondũ nĩũngĩarĩha andũ acio mbeca nini na ĩkorwo nĩ macini rĩngĩ ũkũmĩkĩra o maguta kana ũmĩrĩhĩre thitima ũgakora nĩyakũhonokeria mbeca mũno, oho rĩrĩa mũndũ akũhũthĩra macini kũhanda nĩ ũkoraga macini ĩyo tondũ nĩĩthondeketwo ũndũ ĩrĩhotaga kũrũgĩrĩria mwanya kana space ĩrĩa ĩrabatarĩkana gatagatĩ kaa mĩmera macini ĩyo nĩĩhotaga gwĩka ũgũo tondũ rĩrĩa andũ mareka ũguo no gwĩcirĩrĩria meciragĩrĩria.

Haha he na airĩtu erĩ arĩa maronekana mandĩkĩtwo nĩ Jeva House, na makendia indo ciao. Haha marĩ nĩ maronekana marĩ thĩiniĩ wa nduka nene, kana supermarket thĩiniĩ, na mahetwo handũ harĩa mangĩhota kwendia indo ciao. Haha nĩ tũrona hena tũmbagi twa kambuni ĩno na nĩtũronekana tarĩ twakũheo andũ arĩa magũra indo ciao. Ũndũ ũyũ wĩkagwo maita maingĩ rĩrĩa kambuni ĩrenda kũgathĩrĩria indo ciao kana indo iria mathondekaga na mendagia. Ũndũ ũyũ nĩ ũrĩ bata mũno tondũ ũkoraga andũ nĩ marahota gũtaũkĩrwo na mena handũ mangĩhota kũria ciũria mbere ya kũgũra indo ici.

Motungata ma hi na hi kana maũndũ marĩa mena bata kana hena ũgwati mabatie gũkoragwo na namba ĩmwe ĩrĩa andũ aingĩ marĩkoragwo nayo na no mahũre thimũ hingo ciothe, oho thimũ ici ciao nĩcibatie ciĩkĩrwo ũndũ rĩrĩa mũndũ acihũra hatikoragwo na mbia iria arahũthĩra. Thĩinĩ wa gĩcigo gĩakwa no nyende mũno thirikari ĩtũĩkĩrĩre stĩshoni ya ngari cia kũhoria mwaki ona borithi tondũ rĩrĩa nyũmba yahĩa kana kwĩna kũndũ kũrahĩa ũkoraga akorwo ngari cia mwaki koo ciĩ hakuhĩ nĩcihotaga gũteng'era handũ hau na ikahoria mwaki ũcio akoo kwĩna borithi hakuhĩ rĩrĩa kwagĩa ũgwati borithi icio nĩihotaga gũteng'era hau na cigacokia thayũ thĩinĩ wa kũndũ kũu.

ĩĩ nĩhũthĩraga macini cia gũkama rĩrĩa ndĩrakama ng'ombe ciakwa. Wa mbere rĩrĩa macini icio cirakama ũkoraga maita maingĩ ng'ombe citiratigia iria, koguo ng'ombe ĩyo ndĩngĩgia na mathĩna ta ma kũrwara nĩ gũkorwo na iria rĩrĩa rĩratigio thĩiniĩ wa mwĩrĩ, o ho ũkoraga macini ĩyo nĩĩrahota gũkama ng'ombe ĩyo na ihenya, koguo hena ndagĩka ikũmi na ithano ng'ombe ĩyo nĩĩrĩkĩtie kũrutwo iria rĩu rĩothe, o ho macini ĩno nĩ njega, tondũ no ũhote gũkama ng'ombe nyingĩ mũno kwa ihinda rĩtarĩ rĩa kũraihu. O ho nĩũkoraga rĩrĩa ũrakama na macini nĩũhotaga kũgitĩra iria rĩaku rĩtikagĩe gĩko, ona kana kũringwo nĩ ng'ombe rĩhote gũitĩka.

Rĩrĩa mũndũ araandĩkithia Sacco nĩabatiĩ gũkorwo na maratathi mothe marĩa mabataranĩtie kũhingũra Sacco. Wambere mũndũ no mũhaka akorwo athiĩte gwa thirikari na akahetũkio nĩ thirikari kũhingũra sacco ĩyo kana kũmĩambĩrĩria, oho mũndũ nĩabatie gũthĩe kwa wagĩrĩru wa indo gwa KEBS nĩgetha mahote gũkũhe marũa marĩa ũbatarĩte kũhingũra Sacco ĩyo, oho mũndũ nĩabatie gũthie kwa ministry ya mbeca kana ministry ĩrĩa yagĩrĩire nĩgetha mahote gũkũhe permit ya kũruta wĩra ũcio o hamwe na thirikari ya kauntĩ nĩgetha makũhe marũa ma kũruta wĩra ũcio.

Mũthenya ũmwe nĩndendaga kũgũra thimũ, na nĩndarigĩtwo kũrĩa ngũgũra thimũ njega, na nĩndaingĩrire rũrendainĩ rũrũ rwa Jumia, na ngĩhota gwetha thimũ. Wambere, thimũ ciao nĩ njega mũno, ona gũtuika nĩcirĩ goro hanini. Oho ndũrĩ na wagĩrĩru, kana ũmenyo wa atĩ nama thimũ ĩrĩa ũgwĩkĩra kana ĩria ũgwĩtia nĩyo ũkũreherwo na maita maingĩ ũkoraga thimũ icio, ingĩkorwo ĩnagathina, nĩharĩ hinya mũno kũmĩcokia, tondũ ungĩkamĩcokia gwa kambunĩ nĩyoyaga ihinda iraya, kana rĩmwe yathiĩ ĩkaga gũco gũcokeria thimũ ĩria ũrabatara. Nĩndokire kũmena ũndũ ũyũ mũno, nangĩtua itua gũtirĩ hindĩ ingĩingĩra rũrendainĩ kũgũra kĩndũ ta thimũ, nongũrire indo iria ndĩramenya, ta nguo, kana iratu. Indo iria ndĩramenya icio citi citingĩuka itarĩ cio.

Haha nĩroneka na nĩ mũndũ ũrahũthĩra thimũ, kana nĩarahũrĩra mũndũ akĩhũthĩra thimũ yake. Rĩrĩa mũndũ arahũthĩra thimũ yake, kwaranĩria na mũndũ ũrĩa ũngĩ, maita maingĩ ũkoraga, harĩ mbeca iria cirarengwo harĩ kandi yake, o ho, rĩrĩa ũrahũra thimũ, nĩũbatiĩ gũkorwo handũ hena network nĩgetha thimũ ici igĩrĩ cihote kũnyita kũnyitana. O ho, rĩrĩa mũndũ arahũthĩra thimũ yake nĩ ĩmũteithagĩrĩria, tondũ mũndũ nĩahotaga kwaria na arata ake o hamwe na bamĩrĩ.